En emet agetugul en emoni kotinye kiwatonyuanet. Ako sichute emeet agetugul ih, komiten tuguk chemokinige asichut yoto nyalu koron. Konyalu kenai kele kewendi nee, kogetakienege nee? Kewendi emoniton kokakurin chi? Anan kewendi koikipritayot, ko sikitiachin en kiwatet noton nebo namanga ih noton kiwatet nenmii ingetakienge emeetab Tanzania, ko kit netai konyalu itinye kadit nebari kole ih mengindet noton nebo emeetab Kenya . Yoon iwendii itakinike emeetab Tanzania kerge kora ininyone en Tanzania, konyalu itindai kadid nebari kole ibaa Tanzania. Kora nyalu kechegeni itaibe tuguk chemaiyanatin.

En kamasto agetugul en memonito ba Kenya ih , kochang tuguk missing cheketegen etiet anan ko ingasisiek, kotienge kole ano yuton. Imuche ko kamosta netogomi ng'uany missing Anan mi eletaonit, ko terter oleke tech ta tuguk. En yuton amuun tomakonai bik tuguk choton en kasari chekimuche aketeksen, ko kit noton netai , ingeboisien urusik ketech ingasit ih , ko imuche kong'em ingasit , sait agetugul komanai chi, ako kora urusik ih , koui kebir amuun ingebor ih koteiteise ak , matot kobirok komie.

En emotin ni bo Kenya, kong'eten keny kot missing, ko kiterter oleki somanda kipsomaninik. Ako ngotesetai koetu mukswanotetab kasari en kenyisiek choton cheterter ih , ko ko kitestai kobabarak kakwautik choto chebo somanet en emoni bo Kenya. Keny kotom kosich kandoinatet emet neba Kenya ih , ko kosomanen lakok ketik ng'uany akotesetai konyo kosomanen kilasisiek, nguni komae kotesat kobaisien musuaknotet noton nebo kasari ih , kipsomaninik. Komi tuguk anan kabuatutik chenyalu koi ministry noton nebo somanet en Kenya, sikong'et koyai somanet noton nebo kipsomaninik koek digital ako kararan noton amuun kipsomaninik tugul ih , kosoman ko mi ga ama WA sugul koimke

Atkai tugul ko anan kobit nyasutik en kokwet ih ko logoiwek choton chebo barak anan chebo ngueny ih ko suppose ke mwaitechi ketesyet noto nebo logoiwek kab emet. Yoon ka logoiwek choton ko chebo ngueny ih, ago chenyalu koyai serkali, ko kit neisubi konyalu kemwachi bayatab kokwet asikoib ng'aliot mutyo mutyo kwo barak. Noton kotareti, kosubke ngaliat koit serkalit noton nebo barak. Kit noton kora ne supposed keyai Yoon kabit ng'alekab nyasut ih ko ki much ke birchi noton nebalogoiwekab emeet ih . Anan chi neba logoiwekab emet konyo baga kokwet ng'ung inyokokere akonai kitnekayak, asikwatorek ng'aliot kwo emeet.

En atkai tugul ii kikochang biik chechang kot missing cheboisien ndegeit kobaa kong'eten komosta agenge akoi age. ako miten koimutik ii ak kororonindo nebo keboisien ndegeit kebaa kong'eten komosto agenge akoi age, kit noto netaa nesamis ngeboisien ndegeit ko tuguk choton chekayaa en ndegeit anan nyosutiet nekayaak en ndegeit kosamis kot missing ako mosobe chii, koo karan kora ndegeit amun sipkoite ole kewendi ako anan kobore kochop kastuma kobuken ndegeit ii koimokse, konyolu ile inendet kwo bakaa olekobukenen ndegeinoton ngot ko soet kwo bakaa yoton akocheng chi noton netononjin komosaton asikong'alal ak inendet.

En atkai tugul en emoninyon bo Kenya , anapkobit kabarunetabke en sugulisiek kab barak noton kikuren strike .ago ngobit kamang'unets. Kipsomaninik kobaru kele mi kit nemawo komie en en sugulit noton anan mi kaimut nemiten en icheket. Ako kit noton nenyalu koyai serkali ih kogasyi icheket kaimutik kwak ih akoyai kouu elennyalundo, tukuk chemwao logoiwek akobo strike noton ih ko amuun en yesetab rabinik cheikisomanen en sugulit oron ih , ak rabinik choton chelates serkali cheimuche kosomanen kipsomaninik Ako ya kot missing noton maimuche kipsomaninik koterge anan koyai tiemutikwak Kila ak Kila.

En emoni bo Kenya ko chang sukulshek chemii oliton ak komii komoswek cheterter en emoniton, miten sukulishek choton chebo look chemengech ak chebo look chebo barak, sukuliniton bo Multimedia kobo look chemii sukulitab barak ak ko miten en komosto noton nebo Nairobi, kiit neyoe anan somanet neyoe sukulini kosomesoni biik choton cheyoe ngalekab anan chekoito ngalekab lokoiwekab emet ak ko biik choton chemii yuton koyoe kora kosishek choton chebo muswoknotetab kasari choton chekiboishen kompyutaishek ak ko kikotoret eleo kot mising sukulini amun kikocher kipsomaninik chekoron kot mising chekoito lokoiwek en kororonindo ak kokosokse kot mising.

En emet nebo Kenya komiten ndonyo ne ole ak kwoldoi robishek chekiboishen chebo emotinwek cheterter olon mochei chito koruto kong'eten emet agenge kwo emet age komokchingei kotindoi rabishek chebo emet newendi miten benkit ne oo en emet nebo Kenya notok ko benkit nebo kwen neamuani ole benditoi robishek en emet ko noto neyoei mung'aret nebo kowal rabishek chebo emet akenge koba chebo emet age kinoen yoto oliet nebo rabishek kele kimen chebo emet ainon kosir chebo ainon ak kora olon mochei chito koruto kwo emet newendi ko en emonoto ko makat kotindoi rabishek chebo emet newendi ak bo kamanut koker kole kawal oliet nebo rabishe choto kobunji emet newendi asikoboishen en boishonik chi en emet nekarutechin kararan noton amun kinoei kimnotet nebo rabinik

Eng emet nebo Kenyakomiten mornet nekikotai ,asikobit koyumi aisurut eng bik chebo emet mising ko chon yae boisyonik akotache rapishek eng Kila arawa ,kikotai emet nebo Kenya ,mornanoton neiumi rapishek chebo isurut kobun bikab emet nekikuren KRA ,isuldoen boisyonik cheterter mornanoton koger kole kaiumbaisurut neboisyen serikalitab Kenya kosuldoen boisyonik chebo kamanut koityi bik chebo emet, eng inguni ko KRA kotilen bik choton chetoche rapishek eng Kila arawa ,kebeberyan nebo rapishekwak asikobit koba kosuldoen boisyonik chebo serikali eng emet ak kit neyoche koyai ko koger kole kayach bik anan mungaroshek rapishek chebo isurut amun miten kampunisheek chebo bik chemakarek chemalipani isurut eng emet nebo Kenya.

Tetutyet nebo beyond zero ko tetutyet nekikitoi en emet nebo Kenya nekitou kwondo netai nebo emet nebo Kenya kandoindet nekokwo kamung'et Uhuru Kenyatta kotou kwondo netai nekekuren Margaret Kenyatta tetutyoni bo beyond zero ko kityeme koker kole kakibos boishonik chebo meet nebo lakok en kasarwek chon kisiche kikokilgei tetutyoni kokirinda iman meet nebo lakok en kasarta non kisichei meten boishonik chekiisuldaen tetutioniton chekerei kole katoret kamatik eng' kasarwek chon sichei icheget lakok kikotoi kora tetutyet age nekikuren Linda mama nelibanjin kamatik rabishek en kasorwek cho sichei lakok ak koker kora kole kakikochi kamet age tugul ripset noton nemokchingei asikobit kosop lakwenyi kou chebo biik miten toretet kora nebo tukuk cheu netishek chekikochon kamatik eng' komoswek chemiten tiyong'ik cheu mbu

Kobotik ko nyolu kongen betushek choto chekiminsei ak betushek choton chemakiminsei amun en kasari komiten mashinishek choton chekeboishen kelilen ng'ung'unyek ak kenai kotkoroboni temik ko nyolu kongen sirutik choto chebo korengwany akonai kole betushek achon chekaran keminso en olenywan ngoker kole lekit korobon konyolu ichek kochop imbaret nyan anan kotem asikobit konde minutik choto chebo kasarta ne noton.

En kasari ko kikotesak kot missing tuguk cheterter kong'eten keny ko muswongnotet noton nebo kasari ko kikwo barak ako noton akinee ko kikwo barak kobotisiet kotiengei muswongnotet noton nebo kasari kikobit moshinit noton nebo kobotisiet ih netirireni atkai tugul ih keboisien moshinit ni kebesien yon itindoi mbaret noton yeoo kot missing ako kora ribe tiong'ik ana taritik

Kongeten keny ko kikobit tuguk Che terter en ngwonynduni kongeten keny Kin kosich kandoinatet emoni ko kibit tuguk Che terter anan kitesak muswoknotet noton nebo Kasari en emoni ako noton ko kiib mashinisiek choton Che terter kobwa komosta noton nebo kabatisiet en Iman ko anan aboisien besio mashinisiek achikilen amun imuch inai kotgo karoron ngungunyek iminen anan tindoi chumbik

Eng emotinwek che ter ter ko kikwo barak muswongnotet nebo kasari ako ibu tukuk che ter ter angobit mashinishek choton chekoron noton muswongnotet nebo kasari koip mashinit noton nekichikilen ng'ung'unyek en emoni po Kenya ako mashinit ni asiboishe ko nyolu ko ii chii noto nekiri somanet asiboishe amun tindoi sirutik choto chemoe kouen kot missing.

En emoni ko kikotesak iman muswongnotet noton nebo kasari ako ibu tuguk choton cheterter muswongnotet en iman ih chang tuguk choton chekikoib muswongnotet nebo kasari en mbaret nyun alak kokoron ih ko alak ko achen ko choton chekoron ih kotoreton kot missing kochakta minset noton nebo mbar yon ominsei ak yon obutisie kora komiten moshinisiek choton che

En emonito bo Kenya ko terter muswoknotosiek Che kikobit en kasari muswoknotosiechu ko ki koib tuguk choton Che terter en emoni bo Kenya kiib tuguk choton Che kororon ak chesomis en keboisien moswoknatet en pcheitaetab rabisiek en yoton kou serkalit anan ko kampunit age tugul pchechin bikyik rabisiek ko boisien kompyuta kokerak kopchei rabinik

En kasari ko ki kotesak tuguk choton Che terter ago kikwo barak moswoknatet noton nebo kasari ago kiib tuguk choton Che terter Che kororon ak chesomis en mornetab kabatisiet mashinit noton ne tirireni ko agenge en tuguk choton Che karoron Che kiib moswoknatet noton nebo kasari mashinit ne tirireni ko boisien kabatik kot mising en wondaetab taritik asi korib minutikwak kora koriben komabwa kutik

Kin konyo moswoknatet noton nebo kasari en emoni ko kiib tuguk choton Che terter Che karoron ak choton Che somis chang oratinwek Che tot kotoret moswoknatet kabatindet en kotes rurutik choton chechik netai angoboisien mashinit noton nebo kasari kabatindet komuche kochokyi temet ab mbar ak minset kora imuche kobiten mashinit noton ne tirireni ak konyor kerichek minutik tugul

En komoswek Che terter en ngwonynduni ko ki kobit ureriosiek Che terter ago agenge en chuton ko mpiret ab keldo tindoi kamanut urerioni en chito noton ne chesoni netai chito noton nechesoni ko birto mwanik choton chemii borto ak konget koususit bortonyin ak kokararanit kot mising kora kochesoni ureriet ab keldo koondoi mianwogik Che Chang en bortanyin ak kogimit bortanyin

En kasari kasari ko chang tuguk kot missing chekikowalak agenge en tuguk chuton ih ko muswongnotet nebo kasari ateptab biik ih ak alak chechang, en kokwet ih ko moyoni ale imuche boisiek kobangan ng'alek ab soet ih en yuton amun icheket ih komotongen soiti akobo ngalechu. Kandoik ko icheket chetot konai ak tindoo chepkondok chetot koboisien keyai boisioniton bo soet en kokwet ako terter kokwoutik chekeibe asikochobok

Kasari ko kikoib komonut cheterter ak kewelutik kora muswongnotet noton nebo kasari en temisiet anan en kobotisiet ih ko muswongnotet noton nebo kasari kotindoo koimut amun netaa ko kikobit moshinisiek choton cheimuche koboisien kobotik konai kole koron ng'ung'unyek sikemin ih anan chang chumbik ng'ung'unyek, en koretnyun ih ko motokiboisien kot missing moshinisiek chu ngamun kali kot missing ako mobo chitugul

Kasari ko kikoib komonut cheterter ak kewelutik kora muswongnotet noton nebo kasari en temisiet anan en kobotisiet ih ko muswongnotet noton nebo kasari ko tindoo koimut amun netaa ko kikobit moshinisiek choton cheimuche koboisien kobotik konai kole koron ng'ung'unyek sikemin ih anan chang chumbik ng'ung'unyek en koretnyun ih ko motokiboisien kot missing moshinisiek chu ngamun kali kot missing ako mobo chitugul

En atkai tugul ih tuguk alak che anan ial ih komokoron noton chebunu tuget ko anan ial bendo en soket ih ko ngoitu gaa koya anan komuche kokwerugee ko kit noton neyoche iyai ih ko ibakakte benyoton ih ana iwirte ak koron iwe baka tuganoton ibemwaite akobo kit nekoya en benyoton ak imwochi akobo kit nekoiker koimuch kotoretin ak kokonin

En emet aketugul ih kotindoo mornet noton nebo anan netononjin kororonindap borto ako en serkalit ab Kenya ko mii tuguk cheyonotin ak chemoyonotin kou niton monyolu kiam bendap burasta amun makaran benyiton amun koumianat teta ako imuche kotokomii murindo noton nebo mioniton en bendo ako imuch konam chito noton nekaam atkai tugul achome bendo anee ako bendo noome konoton nekayan kotilil ih ako karan kot missing amun bendo atkai tugul kokimite borto

Kong'eten kenyisiek choton chebo keny ih ko kiter olekeboisioto kobotik anan kiter elekikertoo kobotik sirutik asikonam kotemis ako kin konyo muswongnotet noton nebo kasari ko kiib tuguk cheterter kot missing ako kitoret kobotik konyorchigee moshinisiek choton cheterter chetoreti en kobotisiet kou moshinit noton nekiboisien en kanaget ab beek minutik kobo komonut kot missing amun inogo mbaret noton neoo komoboisien biik chechang anan rapinik chechang

Kong'eten kenyisiek choton chebo keny ko kimoboisien biik ana kitom koit muswongnotet ako kiter olekiyoitoo kasisiek biik ih amun kimanyumnyum kot missing kou ngunon en kokwotinwek ih en yaet noton nebo kasisiek anan kesire biik ih ko kiui kot missing mou nguni neimuche koboisien biik soet konyor sirutik choton chebo serkalit ako kit nekorom ih en kokwet ih ko moyoni biik chechang ana boisiek chechang akobo boisiet ab soet ako lenen ichek kikobar neranik

Biik choton che miondos ko biik chenyolu kerib kot missing en koretnyun ih en kokwet momii chii ne boiboenjin kot missing ngo momii komie bortab chi ako en atkai tugul ih komwochin biik konyoik anan takitariek ih kolenji koam chito amitwogik choton cheterter ih olon sobote ko niton ih kotoreti ichek kokimit bortonywan ih ak kowek ngubut nywan nekian kobet amun kotiengee miondo nekikanam ih komuche kokikanenet kot missing ako yoche koam

Muswongnotet noton nebo kasari ko kikwo barak kot missing ako kiit tuguk choton cheterter en serkalit niton nebo Kenya ako kit netaa nekiib ako kitoret biik choton cheterter en emoni ko kii kandoindet nebo emet nambait noton nekibore huduma ako sikosich chii nambait niton konyolu kwo baka ofisisiek choton chebo serkali chenekityin ak inee asikimuch kechopchi inee nambait ni ak kotoretok en chokyinet kora imuch kechop en simoit